Kwonde hola mag mbui oseloko yo ma ji mantie e gweng'wa yudo godo holago nikech en gima itimo e simb ong'we yamo mano migwelo wang'e, kata mong'ere ni smartphone. Simbegi i download app go mag hola mga mbuigo eko kendo nitiere gigo ma iluwo kaka steps mondo imi iyud londno. Kendo odonjo mapiyo ahinya e simu e seche mikwayeno.

Eee asetiyo gi hola mag mbui gi eki. Holagi bero nweng'o mar piny, nikech gimiyo joohala pesa e sama piyo ahinya ka ng'ato dwaro pesa e yo ma haraka. Pesano ma bende ja ohala tiyogo e timo ohande kendo oyudo ohala. Kendo bende jogo madwaro pesa mapiyo, holani osekonyo to samidwoke, idwoke gi gimoro e wiye mar ohand kampuni kata mar ohand dero magolo pesa mbuigo eko. Mano kenyo piny dongruok e yono mar ohala kata fedha.

Hola go manyasani mag mbui kaka Tala kod Branch iyudo e yo mayot mopogore gi mago mane itimo e piny machon. Nimar hola mag mbui gi, gidonjo mana e simbi mar ong'ue yamo, mano mar agwela kata mar smartphone to i download app mar Branch goeko kata Tala kaeto indikori. Kisendikori to ikwayo kiwango mar omenda midwaro mondo omiyi, aeto imiyigo mana mapiyo e simbi kendo nyalo loyoni dwachi eyo mapiyo kabisa.

Thothne,e kaontina ,hola kaka zenka kata mag branch kata tala, mathothne ji thoro kawo en holano mar ohala. Jo ohala thoro kawo hola mondo gitigo kata ka gikawo hola ,to gindikore ni pesano gidwa tiyo godo e yore mag loko ohala. En ye ohala ma thothne ji timo kokalo kuom hola mago mag simu kata mag mbui.

okenge moketi maduong' moloyo en ni ,jogo maholo loan oketnegi arita matek ahinya e nonrogi kaka mag kipande, kendo magitiyo godo e kwayo hola go. Mar ariyo, ng'ato ka ng'ato matiyo gi hola mag mbuigi ema bedo gi pin mare, kata rayaw ma koketo, eka onyalo tiyo gi pesano manitiere ei akaont mare mar holago. Kendo, kambi mano ma chiwo pesa mag holago, bende ok tang' ne ng'ato ang'ata nonro mag joge, kata jogo matiyo e kambino, ok oyienegi tiyo gi nonro ng'ato e yo mopogore gi mawuongi kende ema nyalo dwaro.

Okang' mokwongo monego aluw kata monego ng'ato oluw sama owito kipandene mar Kenya en ni okwongo ogo ripot ka polis machiegni kode, kata ka jatich nanga mora mora manitiere machiegni kode kaka chief mar gweng'gi. Bang'e, odhi kendo ka chief kata Huduma centre, kwondego ma inyalo wilo kata inyalo kawe kipande mondo ondikni kipande manyien. Kaeto imiyi kalatasno eko, ma itemo tiyogo sama pod itemo rito kipande mawendo kata manyien.

Ee. Inyalo yudo oboke mar tho kata mar kend koa e apisi mar kaonti. Yo monego ng'ato oluw sama odwaro oboke mar tho en ni, sama oseik jalno ma otho, ikawo kipande mare mang'iso ni oja Kenya. Kendo idhi go e apisi go mag kaonti, kaeto giwilone, kendo gindiko oboke mar tho nyaka odiochieng' mane oike. To obokeno mar kend, iyudo ka jogo makendore owuok kendo odhie apisgo mag kaonti, ma gindiko dhoggi, kendo janeno obedo ma giyie lwetgi e ogirimiti achiel ni gidak kanyakla kendo gikendore e yorno ma ayanga.

Ji mantiere e alworana chulo hola mok giloko historia mar hola ka gitiyo mariek ni mar gichulo pesano kata gidwoko holano e wang' sa mowinjore kaka negiketo winjruok. Kendo onge lewo ,to gichulo pesano e wang'e kendo gichulo duto.

E oganda luo, keny itimo e yo ma ayanga ma jonyuol nyako kod jonyuol jowuoyi bedo gi ng'eyo ni nyithindgi kendore. Kendo gichiwo nyithindgi mondo odag kanyakla. Wuowi kawo dhok mag nyombo kendo tero dalagi nyako ne jonyuol. Kopogore gi mano, jonyuol go bende chiwo kanyakla achiel mondo odagi gi kuwe gi nyithindgigo eko. Mae nyiso luor maduong' ahinya e kind jogo mokendore.

An gi pacha ,kaka chif mar gweng'wa, yorego mag ndikruok, anyalo kelo ber katimo gino miluongoni keto janeno sama ji timo ndikruokgo eko. Bende abiro goyo negi stamp mar ofisa manyiso ni ndikruog gino en ndikruok ma oyangi gi sirikal. Ma biro kelo yot ne jogo mondikore nimar ng'ato ok nyal loko pache bang' ka gisetimo winjruok.

Thothne, kogno igoyo mondo onyis ni, ng'ano moketo koke oyie gi ogirimiti kata winjruok madhi nyime. Sama ng'ato manyo tich, koseyiene ni onyalo chako tijno, ogoyo koke, kendo ng'ano mamiye tich bende keto koke, manyiso ni gite giyie gi winjruok achiel. Mae nyiso huyanga mar winjruogno kendo, nyalo geng'o lokruok e paro e kind ji ariyo go.

An gi pacha, kadhi holo hola e bengi to aonge jachung',anyalo kwayogi ka ginyalo yie miya hola nikech nonrona to gin godo. To ka giwacho ni ok nyalre kata ka gidagi, to anyalo kwayo ng'ato mondo oyie obed jachung'na. Kapok akwaye, tabiro lerone gino momiyo adwaro holano kendo kaka adwa tiyo gi holano e yo mowinjore mar adier.

Karango pichano, ti gima biro e pacha en mor kata nyasi mag arus. Ma nikech jogo mani mbele kata nyidendni adek motelo orwako lewni machalre kendo gichalo jogo mawer kamor e sura. Ng'ato be nitokgi morwako nanga makwar, kendo gino ma etokgi en gedo mago mitimo kwonde mag nyasi mag arus.

Mokwongo, yo momiyo yudo oboke mar tho kata mar nywol budho en manyo chief, nimar inya dhi ofis chief tiyudo koonge. Kuom thuolo mang'eny inyalo manye tikose. Kendo mar ariyo, gigo igolo ka chief kendo nyaka e opis mar kaonti kitiyo kod gari, kendo gikwongo girito ka ji osekelo mang'eny, koka gitero dichiel. Ma onego loki kitimo gi e yono mar dijitol ma gigo inyalo tim e yorno mar mbui, kendo nyalo dhi piyo ahinya.

Oboke mag nyuomruok iyudo e apis kaonti. Sama ji ariyo mokendorego, okawo nonro maggi kata oting'o kipande mang'iso ni gin jodak mag kenya kendo gidhi godo, aeti gi dhi gindiko dhoggi, ma giyie, kok negi yie gi nyuomruok gino endo.

An gi pacha, yo mar yudo oboke mar kend e piny kenyaka onego obed ni itime e yo mar mbui, ma mondo omi jogo yot mar loso obokgo kokalo e yor lony manyasani ma ok ochuno ni gidhi e apis achiel kachiel nimar ginyalo koso jogo matiyo ka sirikal mag goyo lwetgi kata kokgi e obok machal kamano.

An achiel kuom jogo manondikore e yudo Huduma namba. An gi pacha neparoni Huduma nambani ber nikech ne odhi konyowa e yudo huduma kata yudo kony kwonde sirikal kata kwonde tich mag sirikal ma ok othagwa gidwaro nonro mang'eny kata dwaro chudo. Ma ne kelo yot nimar kadni ema nidhi go titiyo godo e yudo konyruok mapiyo.